Mathĩna marĩa njemanagia namo rĩrĩa ndĩrageria kũiga mbeca akaunti-inĩ yakwa ya mpesa, nĩ ta rĩmwe gũkora mwene mpesa kana mũruti wa wĩra ndarĩ na mbeca njiganu thimũ-inĩ yake, kwogwo ngaga kwamũkĩra ũtungata ũrĩa ngũbataire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩatĩ ingĩkorwo itarĩ na kĩbandĩ gĩa bũrũri ngĩiga mbeca akaunti-inĩ yakwa ya mpesa, ndingĩhota kũiga mbeca. Hamwe na ũgwo nĩkũrĩ gĩthimi kĩa mbeca iria akaunti yakwa ĩngĩkua. Oho, rĩmwe mĩtambo ya ũtungata wa thimũ, ĩrĩa noyo nyene mũtambo ũyũ wa mpesa, nĩ ĩgĩaga na mathĩna na ĩgacũngĩrĩria mũta, motungata ma mpesa gũtharara. Nakwo icagi-inĩ, iria cia matũũra ma kũraihu nduka cia mpesa nĩ nini, ũgwo motungata magakorwo maraihĩrĩirie mũno.

Aca, kũrĩha na mpesa nĩkũrĩ ũgitĩri gũkĩra kũrĩha na mbeca baribari. Wambere, hĩndĩ ĩrĩa warĩha na mpesa gũtirĩ mũndũ ũmenyaga mũigana wa mbeca iria cii thimu-inĩ yaku, kwoguo mbeca ciaku cirĩ na ũgitĩri tondũ rĩrĩa ũkuĩte mbeca baribari, mĩkora noĩkũbangĩre njama ya gũkũiya ũgwo mbeca ciaku ciũre. Oho, mũndũ nĩ ahotaga kũmenya mũhũthĩrĩre wake wa mbeca tondũ ndũmĩrĩri cia mpesa nĩitũmagwo thimũ-inĩ yakũ. Ũkĩhũthĩra mpesa, nonginya wĩkĩre namba yaku ya thiri nĩgwo ũtũme mbeca, ũgwo ũndũ ũyũ nowe, noũteithagia kuongerera ũgitĩri wa mbeca ciaku, kũona mũndũ ũtoĩ namba yaku ya thiri ndangĩhota kũruta kana gũtũma mbeca kuuma thimũ-inĩ ĩyo yaku.

Haha nĩ haroneka atĩ nĩ mũndũ ũracemũkia iria, hihi thutha wa kũrĩkama kuuma kwĩ ng'ombe, kana hihi akorwo nĩ kũgũra agũra. Oho nĩndĩrona atĩ iria rĩrĩ nĩ rĩrikĩtie gũcamũka na rĩrabatara gũkorogwo kana kũrutwo mwaki-inĩ nĩgetha rĩtikae guitĩka. Hihi nogũkorwo mwene iria rĩrĩ arenda kũruga gacai kana ona anyue oũguo tondũ iria nĩ rĩkoragwo na calcium ĩrĩa ĩteithagĩrĩria mwĩrĩ na kũhe , mahĩndĩ hinya.

Haha nĩ haroneka atĩ nĩ andũ a bamĩrĩ mokĩte hamwe, na kũrĩyanĩra hamwe, na nĩmaroneka nĩakenu mũno. Nĩmaroneka atĩ mokĩte marĩ a marika mothe, arĩa akũrũ, arĩa ethĩ ona ciana nini. Gũcemania na kũrĩyanĩra hamwe ta bamĩrĩ, nĩgũteithagia mũno gũthondeka ndũgũ na kũonia arĩa anini bata wa ũrũmwe harĩ andũ a nyũmba ĩmwe, na oho nĩmekũhota gũtambia mĩtugo mĩega na ũndũire mwega kũrĩ njiarwa ciao. Oho nomahote gũtarĩria maũndũ marĩa maragerera marĩ meega ona kana marĩ mooru, kana maũndũ marĩa maritũ, na nomahote gũteithania na gwetha kĩhonia kĩa mathĩna mao marĩ hamwe.

Ũndũ ũyũ nĩũroneka nĩ ũrĩmi wa nyanya. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwaka nĩtondũ rĩera rĩa gĩcigo gĩakwa nĩ rĩega, harĩ ũrĩmi wa nyanya ũguo nyanya nĩ ciĩkaga wega na kũrehera arĩmi baida. Oho nĩ cikũraga na kahinda kanini ta mĩeri ĩtatũ, ũguo cikahe mũrĩmi imera ithatũ kana inya harĩ mwaka. Oho nyanya nĩ cihũthĩkaga mũno harĩ ũrugi ona kũrĩyo cirĩ njĩthĩ tondũ nĩcikoragwo na vitameni iria ikoragwo na ũguni mwĩrĩ-inĩ, kogwo nĩ cikoragwo na thoko nene mũno. Ũrĩmi ũyũ oho nĩũteithagia gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ aikari a gĩcigo gĩakwa ũgwo kũgacĩrithia wonjoria matũũra-inĩ makwa, na ũguo kweheria wagi wa mawĩra oro ũndũmwe na waganu itũũra-inĩ.